Igoti rĩrĩhagio kũringana na mũcara ũrĩa mũndũ amũkagĩra, andũ arĩa mamũkagĩra mũcara mũnene, nio marĩhaga igoti rĩrĩa rĩnene, no andũ arĩa mamũkagĩra mũcara mũnini, marĩhaga igoti inini, ũndũ ũyũ nĩ ũhotithagia gũkorwo na ũigananu bũrũri-inĩ, hatarĩ kũhinyĩrĩria mũndũ ũrĩa wamũkagĩra mũcara mũnini, toguo wiki, nĩguo mũndũ ahote gũkombithio mbeca, mũigana wa mbeca iria arĩhaga ta igoti, nĩ cio citeithagĩrĩria ũrĩa aramũkombera, amenye nĩ mbeca cigana akũmũkombithia, mũndũ ũrĩa ũrĩhaga igoti inene, ena mũeke wa gũkombithio mbeca nyingĩ, nĩ amu mũkombithia nĩ arona mũndũ ũyũ ena ũhoti wa kũrĩha thirĩ ũrĩa akũmũkombithia, no mũndũ ũrĩa ũrĩhaga igoti inini, no akombithio mbeca nini kana age gũkombithio o nakĩ, tondũ ũhoti wake wa kũrĩha wĩna ũcuke.

Ikundi cia kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, orohamwe na nyũmba cia mohoro, nĩ cinyitaga itemi ĩnene harĩ kũhũrana na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Mbere biũ, nĩ makomithagia ciĩko ciothe iria cingĩcangĩrĩra ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie, ikundi ici hamwe na nyũmba cia mohoro, nĩ cimũrĩkaga maũndũ marĩa mathũkagia rĩera, ndogo ĩrĩa yumaga iganda-inĩ ĩmwe ya marĩa mathũkagia rĩera, ũtemi wa mĩtĩ ũtarĩ na kĩharĩro, nĩ ũndũ ũngĩ ũrĩa ũcangĩrĩirie ũthũku wa rĩera, mĩtĩ nĩ ĩcangagĩra hanene harĩ gũtigĩrĩre kwĩna rĩera rĩega, ikundi cia gũti, cia kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, nĩ ihũraga kambĩini gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na ũthũkia wa marĩa matũrigicĩirie, nĩ cikoragwo ciĩkĩrĩire ũhandi wa mĩtĩ, o mwaka nĩ mahandaga mĩtĩ mĩingĩ, to ũguo wiki, ikundi ici nĩ cithondekete watho kũhĩtana na ũthũkia wa mĩtitũ, ikundi ici nĩ citanyĩte gũgĩkinya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩtatũ, bũrũri wa Kenya nĩ ũgakorwo na mĩtitũ mĩingĩ.

Mũmera wa dragon fruit ũkũraga ũkomete, no matunda manjĩrĩria gũkũra, mũmera ũyũ nĩ ũbataire kũrũngwo na ũkorwo ũrũgamite. Nĩguo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ kwĩna indo igĩrĩ cibaranagia. Kĩndũ kĩa mbere nĩ gĩkĩngĩ na kĩndũ gĩa kerĩ nĩ mũbara. Gĩkĩngĩ nĩ kĩrugamagio tĩĩriinĩ na mũbara ũkahũrĩrwo ĩgũrũ wa gĩkĩngĩ kĩu. Mũmera wa dragon fruit nĩ ũcokaga ũgathingũkĩrio gĩtingĩ-inĩ kĩu, nĩguo ũhote gũikara ũrũgamĩte.

Nyanjara cia nyamũ nĩ imwe cia maũndũ marĩa magucagĩrĩria agendi. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtongoretie harĩ ũtonga wa nyamũ cia gĩthaka. Twĩ ta bũrũri nĩ tũbataire gũtigĩrĩra nyanjara ici nĩ imenyereirwo. Nĩ tũbataire kũ kũgirĩrĩria mĩtino ta ya mĩaki ĩrĩa ĩtuthũkaga icigo-inĩ ici. Toguo wiki, nĩ tũbataire kũmenyerera nyamũ ici cia gĩthaka. Andũ arĩa mahĩtaga nyamũ ici nĩ mabataire kũ manyitwo nĩ amu kũ, kũhĩta nyamũ ici nĩ mũgarũ na watho. Nĩ tũbataire tũikare tũmenyete atĩ agendi arĩa magucagĩrĩrio nĩ nyamũ ici nĩ maheaga thirikari mbeca iria icokaga igatũmĩka gũtwarithia bũrũri na mbere.

Mĩtugo na ũndũire nĩ hotaga gũtuonia harĩa twĩ ta rũrĩrĩ. Nĩ tũmaga tuone mĩri itũ tũkĩajĩrĩria na mĩhumbĩre, rũrĩrĩ mwanya mwanya nĩ koragwa na mĩhumbĩre mwanya mwanya, kũringana na mĩhumbĩre ya kĩundũire mũndũ no ahote gũkũrĩka kana aumĩte rũrĩrĩnĩ rũna. Kerĩ ũndũire nĩũteithagia mũndũ gĩtiyo, gũbuatĩrĩra mĩtugo na mĩkarĩre ya rũrĩrĩ rwakwa, mũndũ o wothe agũkĩrĩte mĩaka nĩ abatie gĩtĩo. Ũyũ nĩ ũndũ tũthomithagia kuma tũrĩ ciana nini, atongoria arũrĩrĩ rwakwa nĩ andũ mena ũgĩ mũingĩ mũno, nĩ makoragwa mehokeirwo gũtongoria rũrĩrĩ, mĩhumbĩre yao nĩ koragwa na ngũrani ya andũ aya angĩ, mĩhumbĩre yao nĩ yonanagia hinya wao na makahota gwĩtĩkĩrĩka harĩ rũrĩrĩ.

Mohiki makĩũndũire nĩmakoragwo memathaka mũno, nĩmarehaga andũ hamwe na makahota gũkenerera kĩhiko kĩa andũ acio erĩ. Mohiki makĩũndũire nĩmega tondũ magongona mothe mekagwo mbere ya ũhiki, nĩmahotaga gũĩkwo. Mũthuri na mũtumia, nĩmacokaga makarathimwo nĩ anene a rũrĩrĩ arĩa metĩkĩtio atĩ, irathimo ciao nĩ ciabata kĩhiko-inĩ. Kũringana na ũndũire, mũthuri na mũtumia nĩmaheyagwo iheyo mwanya mwanya, kũringana na ũndũire. Toguo wiki, ũhiki wa kĩũndũire nĩ ũteithagia harĩ mũtumia gũĩtĩkĩrĩka mũciĩ-inĩ wa mũthuri.

Watho wa bũrũri nĩũbataire nĩ kũmenywo na kũrũmĩrĩrwo nĩ mũkenya o wothe . Mũndũ athĩe mũgarũ na watho nĩ gũkoragwo na thogora ũrĩa arĩhaga, gũtirĩ mũndũ atoĩ watho wa bũrũri , watho nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoragwo maigĩtwo ũtheri-inĩ . Gatiba ya bũrũri nĩ ĩkoragwo ĩheanĩte mawatho macio, watho nĩũtũmaga bũrũri ũthĩe na mbere wega wĩna thayũ. Andũ othe arĩa mathiaga mũgarũ na watho nĩmeheragĩo mũingĩ-inĩ na magatwarwo igoti-inĩ nĩmacokaga magatũĩrwo kĩoho kĩrĩa megũtungata, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ ũtabũata watho.

Ũrĩithia wa mahiũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno, mahiũ nĩ makoragwo me kĩhumo kĩa irio na ũboco, kwa mũhiano ngombe cia iria nĩ ikamagwo na andũ makona gĩa kũnyua, na rĩrĩa iria rĩ rĩingĩ nĩ rĩendagio na kũrehera mwene ngombe icio mbeca, ndũme nĩ ĩthĩnjagwo na andũ makarĩa nyama. Kwa njĩra ĩmwe kana ĩngĩ mahiũ nĩma bata no nĩ ũndũ wa wagĩ wa mĩgũnda mĩnene gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, rũrĩrĩ rwaka rũonaga nĩ wega kũhingĩra mahiũ mao, gũtuĩra mahiũ na gũmatahĩra maaĩ nĩ raithi gũkĩra kũrĩithia.